Ore esiai ebunke na kitobirr sheria kitasheiki iloopeny enkop kitasheiki sirkali kitok kishooyo budget kiro ilomon oipirta olosho kibelekeny oltonei lenkop.

Keetai ilarrabali lemetii enkitigirata tina county kishiliwaie ncheriani onkipangat erikore nashal tina county enchalan sapuk o enkidimata nemeetai e maendeleo keetai sii enoonkajijik aa pookin tung'ani ligelu ole nkajinyi ake ata tenemeeta erikore nasipa.

Kerrip oltung'ani keon tialo irmang'ati le cyber ii keyiolou oltung'ani tepatisho oo aapi naatii isimui eimu ena oitoi e google keyiolou sii oltung'ani isokonini le digital kitasheiki sii google enkisuma enkutuk ormutandao.